Chiemo ni iluongo ni nyuka. Nyuka en chiemo mamit ahinya ma ji ohero. Chiemo ni yo mitedego en niya, Ikaw pi mang'ich tiketo e kendo to chwakore ma popni. Seche go yudo ka iseruwo abagi mare. Abagi mare en mogo mar mariewa moriw gi kal kata oriw gik mang'eny mopogore opogore. Koro seche ma pi osewalo abagi bi iseloso maber. Ibiro kaw abagi to iole pi ma owalo ni. Ibo rude aruda. Kik iwe opopni ahinya. Nikech ok onego bed ni owalo. Seche ma isetimo mano ka ineno ka gima odwa popni mana matin to ibiro ting'e malo nikech ok onego bed ni opopni inyalo keth mit mare. Kise ole agwata to ok onengo ikete sukari kata luwere ni kaki idwa madhe. Koro kamano e kaka itedo chiemo ni.

Maendi iluongo ni fishpond, en kuma rech odakie to fishpond ni endi en gimaber ahinya ma ji tiyogodo jinyaloketo e udi ka ionge' gi nafas maduong' minyalo ketie, to gik maa gige tich ma itiyogodo en ni mondo ibed gi fishpond onigo bed ni onge'yo kakirito rech to kendo inge'yo gik ma oningo ibed , iket i bed ni nitiere godo achiel kuom gigo en niya, nyaka ibed ni in kuma inyalo yude pi, kendo nyaka ibed ni, in kuma inyalo ritoe rech ma onge gik ma o interfere godo, kendo nyaka ibed ni in gi lum mipitho ma e rech chamoga , koro tijni endi gi gik ma dwarore e tijni en ni dwarore ni in gi pi, in gi oboke moko ma rech chamo, kendo inge'yo yethe rech, mago e gik ma onedo ibedgo sama itiyo tijni

Tijni ni kod nengo ahinya nikech en tich maber makonyo nyithindo to kendo konyo joma mine bende. Tijni endi en tich mar miyo nyithindo chanjo mondo kik tuoche mamoko mak gi. Chanjo nie ochalo chanjo mar poliyo. Poliyo e ma ahinya ahinya iwuotho godo kimiyo gwenge mopogore opogore. Koro tijni konyo mondo nyithindo kik bi mak gi poliyo mondo kik tiendgi obam kata tamre wuotho. Tiendgi kik bed mayom yom. Koro tijni ningi nengo ahinya nikech okonyo ja NIF masani kata machon. Koro e gimamoyo wawacho ni mondo tijni obed gi nengo...

Gimabiro e pacha ka aneno ginie, en ni en chak, chak ma iluongo ni KCC en chak mane ohero ahinya, to wapare kod kod mitne, Kcc ni en chak mamit ahinya, en chak ma ji ohero ahinya hinya nyithindo matindo koro mano e gima biro e pacha kaneno gini endi.

Jopuonjre nyalo tiyo kod mbui e yore mopogore opogore. Mokuongo jopuonje masani nyaka gi ti gi yor mbui kika gi dhi mbele weche gi mar somo. Koro yo magi tiyogodo e yor mbui en niya seche ma ginya manyo gimoro togimanyo e yor mbui. Koro seche ma omigi kata tich moro nigitim mondo giduoki gidhi manye mana e yor mbui. Koro e yor mbui kaendi to jopuonje tiyo kode e yore mopogore opogore. Ginya manyo godo gimiluongo ni scholarship mondo giyudi gidhi gi som maok gichulo pesa mang'eny nikech scholarship no nitiere jok ma chule. Yo machielo ma jopuonje jopuonjre nyalo tiyo gi mbui mondo gitiegre somo en ni ka seche moko giyudo gimanyo gimoro e yi mbui to gipuonjore loso kigin. Mano be ginyalo tiegoregodo e loso yor mbui.

Sama idwa chulo pesa mar idho mtoka kitiyo gi Pochi la Biashara itimo niya. Idhie MPesa. Kise dhi e MPesa to idhiye lipa na MPesa to obiro keloni gik mangeny nyaka achiel kuom gi obiro kelo Pochi la Biashara. Kosekeloni Pochi la Biashara to ibiro ndiko namba ja wuon gari. Kisendiko to ibiro keto pesa ne en pesa adi michulo no. Bas to gima ibiro timo kendo, ibiro nyisi ibiro diyo tichisi ni eket PIN mari. Kisketo PIN mari to ibiro goyo OK to biro dhine. To kapok odhi, to ibiro tang' ni nyinge mond ing'i ane ka be en ng'at mi oro ne pesa no adier. Kopo ni osenyisi ni e mano nyinge to ibiro diyo OK to pesa biro dhi ne. Koro mano e kaka itiyo gi Pochi la Boiashara.

Sama idwaro tiyo E-citize e okang' mokuongo en ni E-citizen nyaka iti kode e mbuyi koro matiende ni seche ma idwa tiyo kode nyaki bed ni in gi simu kata ibed ni in gi yo mora mora ma dang' idonjgo e mbu, kata in gi simu manyasani minyalo tiyogo, koro seche ma idwa donje e E-citizen inyiewo bundles kisenyiewo bundles tiketo koka inyalo donjo e yie kanyo, koro ibro register iketo kuma inyalo register kise register iketo nyingi, iketo ndalo mane onyuoli, iketo ndalo mana, number mar opande mari kisetimo kamano to ibrothi ni idwaro ango' e E-citizen, koro e E-citizen ochalo chiro maduong', en gi gik ma opogore opogore, en gi kare opande, en gi kama inyalo manye gima iluongo ni visa, en gi kama inyalo time gik mange'ny, idwaro birth certificate, gik ahinago, koro in ema ibiro chokora e hiye kanyo tithi e chiro e chiro mane ma idwaro e E-citizen kanyo, koro mago e gik ma tin ma nyaka itim seche ma idwaro tiyo gi E-citizen

Tiyo gi pesa e simu osekelo ohala ahinya e dala mar Kisumo kae kendo luwore ni e ohala mane. Gin ohala mopogore opogore. To mokwongo ahinya ma dang' achak go. Jok matiyo malok ohand MPesa yudo ohala maduong' ahinya kalure ni ji mang'eny. Thoth ji tiyo gi simu ka chudo. Kendo seche moko iyudo ka ji mang'eny tiyo gi simu keto pesa kata golo pesa. Koro ohala mar MPesa to en ohala maber ahinya Kisumo ka. Mar ariyo, ohala machielo ma ji oseng'eyo magoyo gi simu en ni sama ji nyiepo to tiyo gi simu. Gidhi to gitiyo gi Buy Goods. Ema gitiyo godo. To ginyalo nyiew godo gimoro mopogore opogore kumoro amora. Koro ohala mitimo gi simu Kisumo kaendi oseloko ngima jo ohala kaendi kaluwore ni gitimo ohala mane.

Piny owacho mar kaunti osekonyo ahinya ne oganda wa e yore mopogore opogore. Kendo sanie iyudo ka kaunti konyo wa ahinya e gik mane jo migao mamalo ne ok nyal konyo ahinya. Kaunto okelo gik moko machiegni makoro ok ochuno ni sama idwaro timo gimoro to nyaka to idhi e telo mamalo mondo koki omi okonyi.

Okenge miluwo sama itero jo Kikuyu e nyange en ni gin okenge mopogore opogore. Ichako gi matin ka dhi malo ichako gi mayot ka dhi malo. Koro mokwongo nyaka ing'e ibed e higa moro mondo otergi nyange. To nyange gi itero mana rowere ma chuo kende emi tere nyange. Koro nyaka ibed ni in wuoi moseromo dhi nyange mondo e kiki teri nyange, Seche ma iteri nyange nyaka ibed ni itemi ka be oki ng'ama dichuo moluor ekiki nyalo teri nyange. Mar ariyo nyaka be omiyi yie jonyuol nyaka yie ni iteri nyange koka ginyalo teri nyange.

E yot mondo ng'ato oyud otiko mar ohala. Kendo otiko mar ohala en gimoro malong'o ahinya ka ng'ato nitiere godo. Kor yore miluwo mond iyud otiko mar ohala en niya. Seche ma ihikori makoro idwaro otiko ni onego bed ni idhi e kar kaonti kar migawo ma ochung'ne weche mag ohala gi. Ibiro ndikori kata inya ndikori e yi e-citizen. Bang'e to ng'ato achiel biro wuok neno ka gima indiko no en adier. To kibiro ng'ado ka otiko no en mar ohala matis koso en mar ohala maduong'. Koro magi achiel kuong gik ma seche miduaro ng'ado otiko to nyaka itim.

Gimatimore kaendi e ni iluongoni irrigation, irrigation en yo manyasani ma ji sani tiyogodo e yor pith, koro mwaneno kaeni en ochalo mana michele, ochele ema ipitho gi pi mange'ny, nge'nygi to inga'donegi pi mondo gi ti gi pi mange'ny othiye puothe mag mchelegi endi, koro gimawaneno kaniendi en ni mcheleni endi oseti madongo' koseti madongo' to sane ne pok oromo ma onego bedni inga'degodo, ikeye godo mondo othi erege mondo ji ochame. Koro gimatimore kaendi en ni pi obarne mchele pi en kar irrigation

Chiemoni en chiemo mamit ahinya, aneno ka nitiere chae, waneno kanitiere rabuon, nitire avocado gi aneno ka mae chalo ringo' mar mahini koro kaka inyalo chame en niya inyalo chamo rabuon mokuongo' to imatho gichai kisetieko to inyalo chamo ringo' niendi be embe imathe gi chai basto gikone miseyieng' to koro inyalo keto avocado ewiye koro inyalo chamo avocado kisetieko chiemo, chamo chiemogi tee koro mae yo mar inyalo chamogo chiemogi .

Tijni en tich pitho waru kata wanyaluongogi kendo ni rabuon, kaluore gi irrigation koro tijni kaka itime e aluorawa , iketo waru mokuongo e lowo, ka iseketo waru mokuongo e lo to ihikogi, kise hikogi to kitime gi irrigation to iyudo ka tiende ma ihikogigiego nitiere pipe ma okalo butgi kanyo mangi pi, koro seche ma oseikgi gigiendi pipe be okatho kanyo, iyawo pipe to pi yolorene gi tiendegi, gichako chiek, kata dang' wawachni gichako ikore ma mos mos

Chiemoni iluongoni cake to yo ma inyalo losego en ni ya, ikawo mogo tiriwe gi pi, to iriwo gichak to iriwe gi skari matin, tiriwe gi yeast, ibiro keto tong' kando iketo gi flavor moro matin koro ibiro rudo gigieki ma riwre kanya chiel, ka oseriwre kanya chiel, to ibiro kawe to ikete i wi mach, kisekete e wi mach to inyalo kete e yi oven to ochiek moss kokuot moss, koro magie e, koro ka osechiek bang' dakika pradek to ibiro gole kosekwe then inga'de matindo tindo basti ichame